kaidim nanu najo yiolo temurua naing'ua nanu tenda shoto e kajiado east nisulaki tolosho lokaputiei naa ketii enkiremore abori oleng kairuk nanu najo kenare naaji nitukuji ilmaasae lang nchere ajo kenare enkiremore naa entoki naishia.

Iyiolo nanu sababu aai peyie anyor eena siai naasita eena tomononi arashu ena selenkei teene, kegira eena selenkei airemisho naa iyiolo metabaiki, tenelotu olameu, arashu tenelauni en'daa, kiaku eeta ninye entoki natushumaka keon. Kasidai enkiremore amuu oore iata enkiremore, mipukuoo mekuu ormarei liino mepukuoo inkera inonok. Niaku kanyor nanu iina baye oleng.

kaidim nae nanuu najoo kore kotinii sapuk te nkop ee homabay naa homabay high court.

Yiolo sipitalini natii orkerenket le Kisumu nabak cancer nayiolo, netii Jaramogi Oginga Odinga teaching and referral hospital, Salama Cancer Care, Faremode hospital, Western Kenya Heart and Cancer hospital.

Ore entoki nalotu ndamunot ainiei tanadol ena pisha na nchere kicc, ore apa ena building pesheti naa pesheti apa tedukuya naa enasieki apa ntumoritin e oau, na ore si ena building naa kei attract lashumba, keponu ake lashumba neosh mpishai ore sii enaaji na ninye eibungieki ntumoritin kumok esiasa cultural events shows

Iyiolo nanu entoki nadolita tene na nchere kegira ainosaki entomononi nataa kejing aji ntokitin nanare teninye, ntokitin nanare entasat ashu entomononi nataa kejo pejing aji.

Iyiolo temurua ang' nemesapuk enkiremore , yiolo temurua ang nemesapuk esiai nijo enaamu kemirita ltunganak osinyai oleng' nemedupa duoshi enchan temurua naing'ua nanu.

Yiolo eunoto orkiek na entoki etipat embae sidai amu ore rkiek na kitobir ormanyara ,iyiolo rkiek na kisho yiok enchan, yiolo rkiek na kisho yiok loipi sidan neaku kenare nai nikiun rkiek.

Kaidim nai nanu atejo ore entoki nagira aasa tene naa ltung'anak otii otpul keteyieng'ishoeteki neaku ketiikaki nkirik apa naiki nkirik irmaasai aikaki olchani petumokini anya.

Enadol nai nanu enasia na ore entoki naidim najoki rmasaai lang na kenare na ekiramat ntokitin amu kekumok moyiaritin natii ontare onkishu neaku kekumok neaku kenare nai na ore mara nabo tolapa tenindimua oltungani ashu nye tolari niata orkirati lontokitin pilotu ainguraa ntokitin inonok.

Kaidim nai nanu atejo ore enampuni e British company naa ninye ainaitobiru kuna tobacco products pookin tanaa osigara tanaa orkumbau naninche distributers na ninche biggest manufacturers odistributers orkumbau te east Africa.

Yiolo te nanu, yiolo blockchain tedupoto oo siatin naa kasidai blockchain oleng' amuu keyakikisha yiolo elare oo contracts oo verification oo securing oo siatin naa kenare na kisawe.

Yiolo sipitalini sapukin torkerenket le Kisumu, naata ebaare orubat netii Jaramogi Oginga Odinga teaching and referral hospital, netii The Agha Khan hospital Kisumu branch, o Kisumu orthopedic hospital.

Kakwaa sipitalini uni tolosho le Kenya naabak emueyian ee Kenya? Kaidim naaji nanu najo eitu aning'u iina swali pii neitu ayiolou aajo kanyoo eikilikuanaki teina swali.

Sapuk ormarenke oleng otamanayio ipirta enabae e corona, naa yiolo nkumoyu nikitining'o njere, na enikibung' corona minchiu. Yiolo enkae natoning'o na njere mebaayu corona nemeeta olchani pi katukul oidim nai nishiunye oltung'ani otaa ena virus tosesen.

Kaidim nai nanu najo njere kasidai matumizi e laptop teniteru enkerai etiii primari. Amu iyiolo taata enkop nekitii naa igutitat teknoloji kegira asioyo, iyiolo naari iyiok kibulu naa iyiolo piilotu oltung'ani ai tumia laptop, ninepu ajo campu itii, university ashu college. Naa kasidai nai eniteru enkerai ai tumia laptop etii ina kisuma e abori e primari amu iyiolo ebulu tena teknoloji nakwetitat oleng' keeku keyiolo enkerai aitumia e laptop nemiigil anyamalu.

Kaidim naaji nanu najo iyiolo te nanu kanyoor enkinying'a e Killmall amuu eetuo aapa ninche neitaa pooki toki digital. Iyiolo tanaikata nanu atonita tenkaji aai kaidim aake najing esimu aai, naiorder entoki nayieu, naayakini mbaka ewueji natii. iime lazima paipang, adumunye aalo mpaka olduka, aao aing'oru iina toki. Kaidim aake najing esimu arashu laptop lai naiorder entoki nayieu naitabaikini at my comfort zone.